Bura ma iyalo e doho kuom lowo ma oyaki en bura ma ok dhiga maber ahinya, nikech lowo en gima osekelo thoye mang'eny koro ka seche moko iyalo bura e doho mar lowo waseneno kata e TV ginigi, wasewinjo kata kilando nua kata e redio, ni bura sama iyalo bura e doho mar lowo iyudo ka bura nyalo bedo ni oleng'ore kon chiel nikech en ng'at ma seche moko ng'at maonge pesa yalo gi ng'at manigi pesa. To iyudo ka seche moko ng'at mani gi pesa nyalo compromise process no te machiw pesa mang'at maonge pesa cha bed ni owito lope. Mar ariyo iyudo ka ng'ato neno dhi maye lowo nikech odhier, ma seche ma ng'ato wuok madhi kawo jalo matimo biro wach lowo en en wach matek en wach matek.